Ngeyo weche teknoloji ,ngeyo kaka iketo camera, ngeyo ISO, ngwech mar ngado picha kod ngwech mar ngado picha moko. Yore mag keto taya, taya mawuok e piny kata ma dhano oloso tiyo kod gik mariembo ler, boksi mayom kod flash. Chike mag loso, chike mag adek, landie matelo kendo frame matut romre. Yore mag keto pach, ket pachgi lwedo kata keto pachgi wegi, yier kama owinjore mar keto paro kachiel kod bende mondo obed kode gige tich kod gige machalo kaka ngut camera, DSLR,camera maonge kiyoo kata camera matin mar jotich. Lens, en lens malach mangiyo ranginy maduong manigi ranginy mabor maranginy mamalo koluore gi kaka igoyo picha. Mar adek en ni ket chenro kapok gigoyo picha. Mar angwen en niyande, model kata riwruok mar tiyo gi thuolo no

Luoro chik, ka ioro oboke mag pesa mano miyo iluwo chike kendo konyo mondo kik iyud kum kata pek mag chik. Onyiso ni in jadak kata jja ohala manigi ting. Yudo loan kod loans, kinde mangeny bengi kod kuonde mag pesa dwaro ni ngato onyis ni en ngat magolo osuru kinde sama okao hola. Ngiew ot kata ngiew kad mar nyiew ot onyiso ni ngato timo gik moko e yoo maler kendo ni ngato nyalo yie kode ,kwayo duok ni osuru. Kisechulo osuru mokalo kiew kaka kokalo kuom PAYE ,inyalo kwayo mondo oduok ni pesa. Kungo pesa e yoo kendo ma inyalo yudo pesa makamago, omiyo yudo thulo mag ohala kuom jo ohala kod joma chiwo paro, dwarore ni jii olu chike mag osuru sama gidwaro nyiew contract meg sirkal kata mag riwruok. Inyalo dwaro oboke mar osuru mondo indikrei kata ilok licence

Chiwo teko mar digital, onyiso kaka mon tio matek gi teknoloji kod tich ma sirikal timo e mbui. Onyiso bedo gi ng'ato ka ng'ato e kwonde mag digital, tije mapio kendo mayot, wach mar chapchap ma tiende en ni pio, nyiso kaka ng'ato nyalo yudo kony mapio kendo mayot kaka ndiko nying, ID, obokre mag oala, oro kwayo mar ng'ato kod mamoko. Keto sirkal mar mbui, picha no jiwo tio kod eCitizen, mbui mal maloch e piny Kenya, majiwo jopinyno mondo otim gikmoko e mbui, kar bedo e laini e wang'gi. Sirkal manyasani kendo manigi rieko mag teknolojia. Omio jii bedo gi paro ni sirkal timo gik manyasani, kendo loso gik majii timo kokalo kwom teknolojia. Kido mar mon e loch: bedo gi dhako nyiso e yoo ma oknere maber tich madhako nigo e wach mag loch kwonde mag digital kod dongrwuok mar piny ngi..

Rango duol kata loso duol, onyiso ni duol irekod, iloso kata iluwo. Ma pile e studio mag thum, podkast, loso sinema kata lando weche e mbui. Rango kata rito, e weche moko, mano nyiso ni iketo rekod mar mbaka kata kama ng'ato nitie mondo orit kaka mondo otim nonro. Teknoloji mae tudruok, ne nyalo tudruok gi freng'kwensi mag redio, tudruok mag simu kata yore mag oro weche. Ma kinde mang'eny nenore e kuonde ma ji tiyogi teknoloji kata e kuonde ma ji tiyogo. Nonro mar sayans kata mar lony: Inyalo paro kuom ng'iyo frikwensis e frikwens. Be iologi kaka ng'injo mag obwongo kata somo mag alwora, tiyo gi lony kendo bedo gi adieri. Neno mar yamo manonore e kinde ma adieri nyiso ni onego ochung' motegno obed gi adieri kendo obed gi rieko mar loso.